Gi mabiro ka aneno gini en niyaa, en yuach mar omenda, kendo luree gi kaka inyalo golo omenda kigolo e ong'we yambi, kioro kamoro kata kidhie e benki kigolo pesa

Ma iluongo ni deposit ma iketo pesa ni e simu kata koro ok idwa wuotho kode to in kode e simbi. ma ing'e ni deposit pesa di ma inyalo tiyo go samoramora kata kamoramora ma ida tiyo kode kopogore kod ting'e e lweti manyalo miyo samoro ogwenyre ni kata olal.

Mae en kar romo maduong' ma nyasi mora mora nyalo timre. Kae meetings madongo dongo bende nyalo bede mag jotelo madongo kata rowere nyalo bedo gi romo gi e iye kae. Kae nyasi ma arus be nyalo timre kendo iyudo ka kuonde ma halls madongo kaka magi yudre, wan gi nengo ahinya kata miyo pesa e county ma gigi nitie nikech iyudo ka saa ma ng'ato odhi timo nyasi ne e iye kae nitie pesa mochulo madonjo e serekal kata e county to konyo e yore mamoko.

Waneno migosi Uhuru Kenyatta kod jaode ka gin e liel, gibiro kelo yuak kod kuyo e liel moro mane gidhiye. Mae nyiso hera kaka ji kata ibet jatelo to sama iwito ng'ato to nyaka idhi minyis luor mane in go ekind ng'ano mothono. Kendo waneno ka jotelo madongo dongo kaka polise be nie bathe kanyo manyiso ni ma ne en liel mar jatelo moro maduong'. Kae bende waneno ka migosi Uhuru Kenyatta chiwo luor kata last respect ne ng'ama osenindoni.

Mae en kar ohala mar ng'ato. Wayudo ka kae, otimo, olosone ji simbe. ochajone ji simbe kendo o replace ne ji line kata inyalo nyiewo card ni kanyo itimo gimora mora kamoro achiel kidwaro e yo simbe kata e yor. Waneno ka ng'at mor be nie e bathe kanyo moyawo gik chiro kaka alode, rabolo mouse e bathe kanyo. Matin ni saa mibiro kae be kipari nyiewo gimoro iyudo yot kidwa kawo godo gimoro e bathe kanyo dichiel midhi godo miiyi yot mokipar ni idwa dhi kamoro kata omiyo kendo jaus e bathe ni ni gi yot samoro nyalo biro dwa nyiewo to nyisi ni aorni e simu ti kwer ni aa oo yaye or, gola gola e Mpesa kae mondo imiya cash

Mae en chips gi gweno. Gweno kiyudo iyang'e, ikuongo ing'ado ng'ute, ka ise ng'ado ng'ute, ilunye maber, iluoke maler, ikinge e kipande matindo tindo to inyumo e mo mochieg, then ikawo waru, ipoko ipilo matindo tindo. En bende inyumo e mo, to ochiek maber ka osechiek to iketo e sandi maler gi nyagwendi no e bathe, gi nyasoti moro kanyo bende, itimri nade, imadho godo.

Mae en buru, joma ng'eny tiyo kode kata e tedo kaka alot mar boo, alot mar osuga.Ng'enyne ,ibude, iolone pii e iye, ibude, bang'e pigeno ema ichingo, itedogo alot. Jomoko bende tiyo kode e gedo. Iyudo sama ng'ato dwa muono, kotiyo gi owuoyo, oriwo gi buruni. Jomoko bende tiyo kode kaka yadh ich kach, kata yadh luoko lep nyathi sama nyathi pod yom, jomoko juke ka tiyo kode e luoko lep nyathi. Jomoko bende tiyo kode kaka bugogo kwonde ma pii ng'enye kendo ober ahinya.

Mae en kit alot, kendo en kit olemo michamo. Sama otii e dalani kata e puothi kamoro to ionge gi wasiwasi nikech ing'eni in gi chiemo. Kendo sama osegolo alot kama , ing'wedo alotni titedo king'e maber ni kosenyak maber, to odhi miyi olembe mabende itimri nade, mabende itedo , icham miwinj maber ni tiji kare dhi maber e puothi. En bende ok odwa kuonde ma pii ng'ich, kata kuonde ma otwo ahinya. Kama otiye ok otwo bende ok ng'ich. Kendo otii kamoro amora ma ipidhe.

magi gi kudni kata kute machamo gik moko e puothewa kendo miyo puothewa ok nyal ti makare nikech gin emo miyo iyudo ka ngany ji ohero kiro yath e puothe gi mondo giwe chamo chiemo mondo puodho onyag maber

ma en majand lum majand lumni dhok ohere ahinya kata wan bende wan dhano wahere ahinya, ngenyne sama watedo chae, chae mar orungi kata cha chak sama idwa madhe gi rabuon kata gige nyaluo ahinya ahinya mimadho go chai kendo sami chuako go chai omiyo chai ni gi tik moro mamit kendo odum mamit kendo ober ahinya.

ma en romo mar jatend piny kendo waneno migosi Wiliam Ruto ka wuoyo gi jopiny, waneno kaka ji oponge ji dwaro winjo gima timore kendo gima dhi mbele kata wach modwa nyiso ji e kor gwenge moluongo ji ,mondo ji obed gi romo, sam ji romo kamae ochiwo ga dongruok mangeny kendo moko gin ga adiero kendo moko gin mirimabo to ji mangeny ogudre mondo owinj kit ber mokelo ni gi e kor gweng ma en tiere.

kisepone koa e yien iluoke maler tikawe gi pala ing'ade ,poteni ng'eny ji ok cham ga nikech ng'eny ji wacho ga ni okech ,ma en madam kendo sama osechiek makwar kamae eki pone michame ichamo ga nya iyeno.

Mae iluongo ni plums. Plums , ka idwa chame, ikwongo igole e yien kata kama entie, ilwoke maler. Kiselwoke, en ok ng'ade nikech ok odongo ahinya, inyalo chame kikaye, kata inyodhe e dhogi kaka kichamo.

Ma en sirikal marwa ma Kenya kendo wayudo service tee mawadwaro,e iye kae. Nitie, ki wadwa neno oleme ka wadawa neno joma tugo, kendo nitie ot maduong' mar KICC, ma ji tie rome ,kendo okelo mor ahinya e kor gwengewa.

Ma en olemo mo pon ka ndalo ne podi kendo pod otin ahinya kendo ong'iso kaka olemo go ne ti maber ,mae ogol kapod ndalone podi ,ochalo kaka machungwa kata ndim ogole ka podi mondo ing'iyo ka nitie gik machame kata makethe

Mae en ji ariyo, achiel en janyiepo, achiel en jauso.Ng'ato achiel temo usone wadgi taya mar Sun king. Matiende niya, dine onge gini, de onr jauso. To dine onge jauso, dine onge janyiewo. Koro janyiewo uso, janyiewo dwa nyiepo koya kuom jauso mondo enbende oyud kaka obo konyre. To janyiewo oyud kaka taya biro liel e alworane kata e dalane ma entie, ma odakie.

Mae en alot ma kudni osedonjo mochamo mae ema ketho alodewa e puodho ma ok nyal ti maber, kendo kudni gi dwa ni igone gi yath chon ka ok igo yath to gichamo alodi ma ok nyal ti maber e puodho kendo sama gichamo kamae to japur yudo lal maduong ahinya e puodho nikech ok en achiel kata riyo ma be gibo chamo kata gibo dak e iye.

Ma en chiro mayudre kumoro amora en kuma inyalo nyiewe gik jikon midwaro te kaka kitungu ,nyanya ,rabolo, hoho ,dania midwa dhi tedo go ,iyudo kamora chiel ma ok ithagri dhi ng'iewe ,ji mathoth othoro time nikech okelo yot kendo omiyo ngato yudo kaka nyalo konyore e kit ngimane ,okonyo ji sama ng'ato oa tich nyalo luwo i chiro tongiewo gik modwaro kodhi go e ode modhi tedo, kendo omiyo ji mangeny osebedo gi yot nikech en machiegni gi kuonde mwa dake ma ok ichandri kendo kama idhi nyiepe gik midhi ngiewo.

ohala mar chiro ni kod nengo kendo okonyo ji ahinya kabisa nikech okelo yor chiro machiegni kuonde ma ji odake kendo omiyo ji mang'eny yudo gik magi dwaro machiegni kod gi ,ok githagre gidhi mabor gi manyo gik ma idwaro tiyo go e jikon, imanyo gi kamora chiel gik ma idwaro kaka kitungi nyanya dhania hoho ,rabolo, rabuon ,alot gigo ni kumora chiel ma ok ni dhi koni imany moro koni ichak idhi kamoro iyudo gi kamoro achiel ahinya.

Mae en ohala mar maua kendo otimre kuonde ma piny ngiche ahinya, waneno ka nitie johala gi janyiepo ,ja ohala omor ka uso tije mar maua, ng'enyne itime kuonde ma ppiny ng'iche mondo maua kik kethre sama osegole e puodho midwa use. Kendo waneno ka tudruok maber nitie kae nikech nitie tudruok mar ong'ue yamo be ka jong'iewo osenyiepo to ochudo kod simbe ma osekelo yot e ohala mang'eny kuonde duto te.

Magi gin jo uso ma uso e bath ndara kata kuonde ma jo county ok opuodho ni inyalo use ,sama koro jo county owuok to gi fwalo mwandu gi wuok godo ngwech mondo jo county kik kethi gige gi ma gi uso, sma gi ringo kama gik mang'eny nyalo kethore kata gin giwegi ginyalo hinyore, nikech samo lawo gi ka gi ting'o osike mapek ng'ato nyalo lwar kata gike nyalo lwar kowuok e bagne motinge ma gike kethre ,sama ilawo gi kamae kata mtoka nyalo gwe gi e tie ndara nikech giringo ma ok gi ngi kuonde midhiye ni mondo kik omak gi nikech samoro nomaki to kata gima iuso ong'e ,kopiki iye kata gima inyalo chulo go fine midwaro ong'e emomiyo ng'eny gi koneno jo county ka biro to giwuok ng'wech mar mondo ni kik mak gi.

Magi gin polise kendo gikonyowa ahinya e rito kwe kendo kata rito gik moko maber kaka dwarore e kor piny mwadakie kata e aluorawa, gin ginengo ahinya nikech ka gi onge to joma njore nyalo bedo mang'eny ahinya ,ji mang'eny nyalo wilo kat ji mang'eny nyalo timo timbe mahundu ma ok owinjore kata ji nyalo timo timbe ma ok kare kaka nek bende ka ok olu chik to ngato ok nyalo ngeto ni ngama ne onego wadgi kata ngama no kwalo gir wad gi ,sama wan kodgi e aluorawa gimyo wabedo gi chir moro nikech gitimo tije gi kaka oluwore kod gi kendo kaka dwaroe mondo otimre e kor gwenge wa mawadakie ,kendo ka wan kod gi ,iyudo ka arita kwe ber ahinya e aluorawa kendo gingiyo kaka ji tiyo kendo kaka ji odak kendo ging'e riwo ji kanyakla ma ji bed kumora chiel.